Ore ereteto sapuk naitaasa emurua naa teudore onkishu ore naai osindano oishorua sirkali meetuni aaud nkishu naa kaitau nanu keon alo aibok nena kishu embaye ina naa kisaidia community tereteto o tenkoitoi naishiakinore.

Ore ena baye engelare naa embaye etipat oleng' naa ene maana toltung'anak kepuku iltunganak nepuo aaosh enkukuo negelu olarikoni oyieu ninche toonkuasin enye ore teine netum aanoto olarikoni otegelutua ninche toonkurai enye oyiolo ajo eletu ayaki ninche ina maendeleo tina murua.

Ore tena manyare aai ore entoki edukuya nayooki aas naa painyiototo ake tendapash nadumunye alo bafu alo aitukuo ore pee eeku aidipa ina baye nashukunyie aji alotu aaik ilala ore baada inewueji nalo aaok shaai nadumu orbene alo esiai duo naloito.

Ore ilturruri naa iletipata oleng' tooloshon ketum iltung'anak iretot kumok eimu kulo turruri nchere ore etii iltung'anak kulo turruri netum mpisaai naing'uaa sirkali emabye kuna naa keret iloopeny kulo turruri nilepunyie nkiasin enye oretoto enye tiatua lelo turruri.

Ore embaye etipat nanarikino peyie ees ilarikok naa peyie ing'oru osokoni sidai omirakini kuna kirri oonkishu naayieng'i tenakop embaye ena naa kilepunyie kulo biasharani looloopeny nena kishu menotito aanoto osokoni sidai otumoki ninche aatimiraki nena kiri tenkata naishiakinore.

Ore tenkata enkitaunoto ooropiyiani naa kenarikino Neeta oltung'ani enkipande embaye ina naa keyau enkarriyiano oleng' tenkitaunoto enena ropiyiani amu ketum oltung'ani aanoto haki ajo ore oltung'ani openy ogira aitau Kuna ropiyiani naa olopeny Nena ropiyiani, embaye ina naa keyau eseriani o enkarriyiano tenkata enkitaunoto enena ropiyiani.

Ore embaye etipat natayiolo tiatu aena naa nchere kenarikino iltung'anak neyaau olning'o tenebo nepal kuliue osekin lenara embaye ina naa kirriki iltung'anak toolubot oonkuapi naapaasha nchere ore embaye nijio ina naa kenarikino ilarrikok loonena murruan pee eponu aatumo tenebo nenya ilomon tenebo netumoki aawaita iltung'anak dukuya tenebo.

Ore olosek arashu enkarriyiano naitumiaa kulo airemok kulo kutitik naa peyie eng'as aatum mpala naishiakinore ore tina oitoi netumoki aatupunyaki kulo airemok sapukin peyie etumoki aanoto nkoitoi o wueitin naamirie kuna daikin enye tosokoni ore tina oitoi neeku etaretote lelo airemok.

Ore apa nanu pee atum enkipande nitu aitumia ositima nchere ore tenilo aing'oru ena enkipande naa ilo ainepu iltunganak ootii emisa oonyita kuna aarn inonok naishiakinore o mpapa lino ata toi ninye inentasat peyie kitumokini aitaki enkipande tenkoitoi naa netaa ishiakinore ore tina nikimbung' aaya iloisotok linonok loonkaik metaa etii atua ina kipande ino tenkoitoi naishiakinore.

Ore naai embaye nijio ena naa tenetum olosho erikore naishiakinore metaa naai ore isipitalini oltamuoyia naa kepuo aatum irkeek enaa enishiakinore tenakata naai netaa eyieuni ore tina naa ilarikok enetum aatayiolo nchere ore iropiyiani naitau kulo wananchi naa tax naa keret ninche pee inyiang'u lelo keek toosipitalini.

Ore sukuul e Nairobi naa sukuul eshumata oleng' naakitaas iropiyiani nijio nena mbaa kumok oleng' ore sukuul nijio ina naa keret nena ropiyiani pee etum aitaasa ina sukuul infrastructure netaa ishiakinore ore tine neeku ilepunyieki ina sukuul metaa enetipat oleng'.

Ore eCitizen naa website e sirkali naitumia sirkali asotunyie iropiyiani enyenak pookin ore tina oitoi netumoki sirkali aaku eeta nena ropiyiani pee eesieki imbaa e maendeleo ore tine neeku enkoitoi etipat oleng' nasotunyie sirkali nena ropiyiani.

Ore temurua naa ketii oshi intumoritin naimaki elelero o ntasati ore kuna tumoritin naa keyau ninche kuna tasati tenebo nepik olning'o lenye tenebo embaye ina naa keret kuna tasati menotito enkiriamari obo, netumoki ataas ilturruri tenebo nereto tenebo, enkoitoi ina naishiakino oleng'.

Kidimayu oleng' pee etumi embaye naaijo ina aa nchere teneeku naai kumok iloopeny ngarrin naa keeku biashara kiti oleng' tekulo oota imatatuni nchere keeku ore kulo abiria lenye mitoki aaku ilenapa kiwango naata, ore tina oitoi nitadoyio biashara enye.